Ũkorwo na gĩbandĩ gĩaku, gĩaku kĩrĩa, kĩrĩa gĩtarutithĩtio, ũkorwo na gabica gaku karĩa a kĩrengo na ũkorwo na namba ya thimũ ĩrĩa ĩrutithĩtio na gĩbandĩ gĩaku. Na ũguo nĩguo ũbatiĩ.

Tondũ irio icio cia kĩndũire nĩcihotaga gũĩtiria rĩera rĩu kana gũkũra hatarĩ maĩ maingĩ, kana citingĩkua tondũ nĩciaga maĩ. Indo ta mianga, indo ta ngwacĩ, nĩcihotaga gwĩtiria rĩrĩa gũtarĩ mbura nene kana rĩrĩa gũtarĩ maĩ.

Ndĩrakena tondũ nĩndĩrona mũndũ ũyũ nĩendete bũrũri wa kenya tondũ kũringana na ũrĩa ndĩrona , nĩndĩrona nĩekĩrĩte kana nĩ ohete bangũ ya ĩrĩa ĩna bendera ya kenya gũoko gwake ona gũtuĩka anyitĩte mbeca ya Amerika, tarĩngĩ akĩrĩ America. Nonĩendete bũrũri wa Kenya kũringana na kĩrĩa ekĩrĩte guoko.

Niĩ akaunti ya bengi nĩĩndeithĩtie mũno, tondũ nĩhotete gũcĩbu kana nĩo ndĩhagwo nayo wĩra-inĩ kũrĩa ndutaga wĩra . Nanĩhotaga kũiga kĩgĩna kĩrĩa kĩgandeithia nahau thutha-inĩ. Nanyingĩ nĩhotaga kũrĩha mbiru ciakwa ciothe ngĩhũthĩra akaunti ĩo ya bengi na ya thimũ hatarĩ marĩhi manene ũguo.

Kũrĩa thiaga wĩra nĩ nyongagĩrĩra mathaa marĩa tũraruta wĩra kana twarĩkia wĩra ngathiĩ nambere na kũruta wĩra . Namathaa macio ndongerera nĩnyongagĩrĩrwo mbeca cia igũrũ. Namũthenya ũrĩa gũtarĩ wĩra wa kwongererwo. Nĩ thiaga kũruta wĩra na thimũ kana ngaiga tũboga twakwa hau bara-inĩ tũrĩa tũndeithagia ndona bainda.

Mweri wa ĩna nĩguo mweri ũrĩa ũnjagĩrĩire mũno gũkinya kauntĩ yakwa tondũ nĩnginyaga, tondũ nĩngoragwo na ndukũ inya iria nĩ kuma Good Friday nginya Easter Monday, harĩa hotaga gũthiĩ kũgeithia aciari tondũ nĩtũheagwo rũtha wĩra-inĩ.

Ũndũ wa mbere nĩtũhingũraga ndirica iria citethagĩrĩa ũrugarĩ ũcio kuuma. Ũndũ wakerĩ nĩtũhingũraga mĩrango. Ũndũ wagatatũ tũgathambia nyũmba ũrĩa ũtũmaga nyũmba ĩhehe. Na ũndũ wa kana nĩtũhũraga, kana tũkaruta indo imwe, kana tũkeyaũra nguo imwe iria tũĩkĩrĩte.

Thikũ ici tondũ kwĩna mbura mũno mathaa ma kĩroko na hwaĩ-inĩ, nĩnjuragĩrwo mũno ngĩthiĩ wĩra, kana ngathiĩ wĩra kwĩna ndoro, ngereire ndoro. Na o okorwo ndakuo nĩnduthi ĩkangũithia. Ndakinya he ngari ĩrĩa ndĩrathiĩ, nĩmakoragwo mongereire mbeca ngarĩha goro , ningĩ rĩmwe ngari nĩciremagĩrĩrwo barabara-inĩ.

Indo iria cirakũrio thĩkũ ici nĩ cirakũra na ihinda rĩnini mũno, ĩkahotithia mũrĩmi gũkorwo na baida nene rĩrĩa ararĩma. Ningĩ ũndũ wa kerĩ ũrĩmi wa thikũ ici nĩũratukania indo nyingĩ ũgakorwo wahanda mbembe, ũgatukania na mboco iria ciratũma mũrĩmi akorwo na bainda nyingaingĩ na irio cĩkaingĩha thoko-inĩ.

Nyũmba ya matiramu nĩtũmĩoyaga na kothi ithatũ cia mahiga. Iria citeithagĩrĩria nyũmba ĩyo kũgwa na ihenya. Tondũ watũmĩra mbaũ kũoya nĩcirĩagwo nĩ mũthũa na igũrũ o ũrĩa ihinda rĩrathiĩ nĩtũhakaga matiramu macio rangi. Nigetha matiramu macio matikagace kana nĩgetha matigatũrĩke na ihenya, ũguo nyũmba ĩyo ĩgagĩikara.

Niĩ na mwendwa wakwa tondũ nĩtwendanĩte mũno, nĩtwarĩire matua kana tũkĩrĩa kĩrĩko nĩtũrĩteithanagia na tondũ o mũndũ nĩathiaga wĩra harĩa athiaga na nĩonaga kaĩndũ kĩrĩa ona. O mũndũ he kĩrĩa agũraga nyũmba. Kana nĩtũteithanagia tũkaruta mbeca tũkauga mbeca icii haha, ici nĩcia kũiga, nĩũndũ wa maũndũ ma thutha-inĩ, na ici tũgĩtũmĩre. Tũgateithania ũguo, na tũtirĩ twagĩa na ngarari kana ngaja o yothe .

Mĩtĩ nĩĩthũkagia irio cia mũndũ nĩũndũ wa kiura kana kĩruru kĩingĩ rĩrĩa wahandanĩria na irio. Na nĩ ũkoraga mĩtĩ nĩ ĩnyuaga maĩ maingĩ. ũgakora irio ciaku nĩciakara cingĩgakũra kana nĩcioma. Nyingĩ mĩri ya mĩtĩ nĩ ĩtũmaga mũgũnda ũme harũa ũrakũria irio ciaku cia o mũthenya.

Ĩĩ aciarĩ erĩ nĩ magĩrĩire kũrũnga ciana ciao, nĩgetha, cigĩkũre na mĩtugo mĩega, na nĩgetha cikũre ciendetwo nĩ, citikagĩe na mĩtugo mĩũru, nĩgetha ciendũo nĩ itũra kana nĩgetha rĩrĩa cigagĩkũra cigahota onacio kũrera ciana ciao ũrĩa gũbatiĩ kana na mĩtugo mĩega.

Bengi iria ciũĩkaine nĩcio ndĩhokeire na mbeca ciakwa, tarĩngĩ ta KCB, Equity, hena NCBA, nicio ndĩhokeire. Tondũ nĩdĩramenya bengi icio onakũngĩthiĩ hadhara, nĩmoyete insurance iria tarĩngĩ hangĩthiĩ hathara nomahote kũrĩhuo kana mũndũ ndangĩhota mbeca ciake kũrĩra rĩrĩa tarĩngĩ bengi yaiywo nomũhaka angĩkĩrĩhwo.

Ĩĩ nĩtũkoragwo na mĩthenya ya gwĩkenia twĩ ta bamĩrĩ. Na maũndũ marĩa andũ amwe aitũ mekaga. Amwe nĩmedete gũĩthambĩra, arĩa angĩ nĩmendete kũhũra mũbira, arĩa angĩ nĩmendete gũkuũ nĩ tũtaru, arĩa angĩ nĩmendete gũkuo nĩ mbarathi kana ngamĩra, arĩa angĩ nĩmendete gũthiĩ kũu gĩthaka-inĩ kuona nyamũ cia gĩthaka.

Mawĩra marĩa maritũ mũno, nĩmarutagwo nĩ, kana nĩmagĩrĩire kũrutwo nĩ mũndũrũme tondũ nĩwe wĩna hinya na mawĩra marĩa manini nĩmagĩrĩire kũrutwo nĩ mũndũ kana mũtumia tondũ ndarĩ na hinya. Na rĩrĩa mũndũ aga gwĩka ũgwo nĩabataire gũbainwo kana kũheana mbeca iria mekũrĩkanĩra. Okorwo nĩ ngiri ĩmwe ũguo ũguo , kana kwĩhokana, reke tuge kwĩhokana . Nĩmagĩrĩire kwĩhokana na wĩra-inĩ ũcio.

Nĩndoire rũni rwa ngiri magana merĩ. Rũrĩa ndahotire kũgũra ng'ombe na ngĩaka kiugũ kĩrĩa daigire ng'ombe ĩyo. Na mũthenya ũmwe nĩdakamaga rita magana kana rita mĩrongo ĩtatũ. Iria ciadeithĩrĩirie kũrĩha rũni rũu naihenya na ngatigwo na kĩndũ kĩrĩa ndarĩaga hĩndĩ ĩo na bamĩrĩ yakwa. Ũguo mũtũrĩre wakwa ũkĩagĩrĩra.

Tekinoronjĩ nĩĩhũthĩtie mũno tonginya ũrĩa arimũ mandĩkaga tene, thĩkũ ici matiandĩkaga bũndi-inĩ kana matitũmagĩra coka ũrĩa tarĩngĩ warĩ na mathĩna. Nĩwatũmaga mũndũ ahihia coka ũcio akaigua nginya gũkorora . Nyingĩ arutwo thikũ ici mena kambiuta iria marahũthĩra kũruta nũti, ona rĩrĩa mareka kĩgeranio magacitũmĩra hatarĩ kũrũgamĩrĩrwo nĩ borithi.

Nĩnjethaga ciũria iria ciekĩtwo na hau thutha na anja. Ngeka ciũria icio, na ngacoka ngemakĩra gũtũmĩra aja iria irĩ ohao tekinoronjĩ-inĩ ĩo na kambiuta-inĩ ĩo kana thimũ-inĩ ĩo. Nyingĩ nĩhotaga kũ download kana kũruta nũti hau thĩinĩ wa kombiuta ĩyo. Iria cindeithagĩrĩria gũthoma wega.

Intaneti nĩ ĩ cĩbaga mahinda marĩa mũndũ ta rĩngĩ angĩandĩka nũti tondũ hau intaneti nũti ciĩ hau. nyingĩ mbeca iria ũngĩhũthĩra kũgũra mabũku, intaneti ũkĩringithania na intaneti, intaneti nĩ ĩ gũcĩbagĩra mbeca nyĩngĩ mũno, ũguo ũcio nĩguo ũguni mũnene mũno

Njigaga karimũ-inĩ karĩa njigaga kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe kana mĩaka ĩrĩ. Ta mwaka ũrĩa ũrahĩtũkire, maciringi marĩa njigĩte marĩ ngiri mĩrongo ĩrĩ na ithano na nĩmandeithirie. Kuoguo hakwa nĩmandeithĩtie wĩigithia wakwa wa kĩmbeca.

Kũiga mbeca kũhũthĩra intaneti nĩkũnyihanyihĩtie wĩici wa mbeca iria twaigaga rungu rwa mĩkondoro kana harĩa waigaga mbeca tarĩngĩ gũgatuo nyũmba cikaiywo. Ningĩ, ũkuĩte mbeca na moko, ũgathie ũkagũthwo ngeta kana ũgaitwo, cigathiĩ ũgwo. Ũhũthĩrĩte, kũhũthĩra thimũ nĩ, kana kũhũthĩra intaneti nĩkwonanagia ũrĩa waruta mbeca icio, ũrĩa warutire, ciarutĩirwo ha. Kogwo nĩcindeithĩtie mũno nanohe mbeũ njĩthĩ, ĩigithie mbeca kũhũthĩra intaneti.

Rĩmwe mũndũ nĩariganagĩrwo nĩ pini ĩria acetete ya M-pesa kana ĩrĩa acetete kũrĩa aigĩte mbeca kũguo ũgakorwo mũhĩnga mũno kũruta mbeca icio. Ningĩ nĩũkoraga rĩmwe mũndũ ndathomete kana, kũguo rĩrĩa aratũmĩra thimũ, nĩ ũgakorwo wĩ ũndũ mũritu mũno. Ũndũ ũngĩ ningĩ nĩũkoraga thimũ ĩyo nĩ ĩthirire mwaki, ũguo kũruta thimũ ĩyo ndũngĩhota kũruta ndũngĩhota kũruta mbeca.

Nĩũkoraga rĩmwe mũndũ nĩariganĩirwo nĩ pin ĩrĩa acetete tarĩngĩ ya M-pesa ũgwo kũruta mbeca icio ũgakorwo wĩhinya mũnene mũno. Rĩngĩ nĩũkoraga rĩmwe andũ matithomete kuogwo matingĩhota kũhũthĩra thimũ. Na nyingĩ nĩũkoraga rĩmwe andũ mena thĩna wa maitho. Kuogwo kuona tũnamba tũu tũnini twakũrĩha thimũ kana gwĩkĩra pin yao, ũgakorwo wĩ mũhĩnga mũnene mũno.

Bengi ya thimũ nĩ njega mũno tondũ, thimũ nĩ kĩndũ ũngĩhota gũkua hĩndĩ ciothe, kũguo hĩndĩ iria urathiĩ handũ hothe na thĩmũ, ũkoragwo ũkuĩte bengi yaku mũhuko-inĩ kana na guoko. Ũguo kĩrĩa gĩothe ũrenda kũgũra kana hĩndĩ o yothe ũrenda gũtũmĩra mbeca no ũhote kũruta thimu kana kũruta mbeca bengi-inĩ thimũ-inĩ ĩno yaku, ũguo mũtaratara ũkahũtha mũno

Rĩmwe mũndũ nĩariganagĩrwo nĩ namba kana akahĩngĩcithania namba ĩrĩa arenda gũtũmĩra mbeca, koguo ũgakora mbeca ciathiĩ koru kwĩ namba kana kwĩ mũndũ ũngĩ ũrĩa ũtagũtũmagĩra mbeca icio. Ningĩ nĩũkoraga rĩmwe tondũ kũiga mbeca kana gũtũmĩra mũndũ mbeca ici nĩũbataraga namba ya gĩbandĩ, ũgakora mũndũ ũcio nĩariganĩirwo nĩ namba icio cia gĩbandĩ.

Ĩĩ marĩhi ma Mpesa mena ũgitĩri gũkĩra marĩhi ma mbeca baribari, tondũ rĩrĩa mũndũ arĩha na Mpesa, mũndũ noahote gũthiĩ kũrora ũrĩa wahũthĩrire mbeca icio kana hena rekondi ũrĩa wahũthĩrire mbeca icio na ũrĩa wekĩrire . No mahũthĩri ma mbeca baribari, rĩmwe noũthiĩ ũguo ũgate mbeca, ũkaiywo nĩ mũndũ kana ũgathiĩ ũgaitwo. Narĩrĩa ũhithĩtie nyũmba gwaku, nogutuo na mbeca ciywociothe. Kuogwo mbeca baribari nĩ, mbeca cia mpesa nĩnjega.

Ĩĩ nĩndĩ ndaiyũo kũhĩtũkĩra ũkora wa thimũ-inĩ, tondũ hemũndũ wokire akĩmenya pini yakwa ya mpesa na agĩtũmĩra mbeca. Rĩrĩa ndathire kũrora ngĩkora ndirĩ mbeca nĩndathire gwa Safaricom makĩndutĩra rekondi ũrĩa mbeca nangĩmenya nũ ũcio warutire. Narĩrĩa ahũrĩirwo nĩanyitirwo nĩ borithi. Na rĩu e njera thaa ici.

Ndũmagĩra M-pesa rĩrĩa ndĩratũmĩra andũ a bamĩrĩ yakwa mbeca kaingĩ, tondũ andũ mena raini ya Safaricom na handũ ho hothe hena M-pesa ĩrĩa mangĩtũmĩra gũthiĩ hau na kũruta mbeca icio, ũguo ngona nĩ kwagĩrĩire kũmatũmĩra na M-pesa tondũ ĩyo nĩyo o nao mendete mũno.

Ĩĩ niĩ ndĩrona ta hena ũgitĩri, tondũ nĩgetha mũndũ arute mbeca, kana nĩ getha mũndũ arute mbeca, he, he namba iria itũmagwo raini ĩrĩa wathondekire akaunti yaku ya bengi nayo na namba ĩyo yaingĩra rainiinĩ ĩyo ũgakorwo, raini-inĩ ĩyo, okorwo ti njega kana tiwe ũraruta mbeca, mbeca icio citingiuma.

Niĩ ingĩoya mbeca ciakwa kuuma gwa SACCO, tondũ SACCO ĩna mbeca iria ũkarĩhia makĩria kana njoherera ĩrĩa ũkarĩha rũni rũu nayo nĩnini ũkĩringithania na bengi. ũguo ĩgatũma nyende mũno SACCO gũkĩra bengi.

Ndĩreciria ũrĩa atongoria aitũ matũtiganĩirie thutha wa kũmathura kũrĩa mathiaga kũhĩtũkia maũndũ mao o kĩũmbe marĩa makũmateithia na marĩa mategũteithia mũingĩ. Na ngeciria ũrĩa ungumania wa andũ aya wa ambunge aya burũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya.

Ĩĩ niĩ nĩndĩrona ta tekinoronjĩ yagĩrĩtie njĩra ya gũkinyia gĩthomo, tondũ thaa ici o mũndũ wothe no ahote gũkinyĩra gĩthomo kĩu kana ũkĩringithania thogora wa tekinoronjĩ kana ta rĩu tuge kuoya nũti intaneti-inĩ, na kũgũra mabuku, mabuku me na bei marĩ na bei nene mũno ũkĩringithania na gĩthomo kĩrĩa ũngĩona intaneti-inĩ.